Ore na enabae naa ekijo yiok Kenya outing. Ore ake pe ilo ijo ira free ,ning'oru naji iropiyiani nilo atumore nai ilewa linonok ashua ilchoreta, nirik naa nipuopuo entoki naji outing. Ore pipopuo ning'oruru enkoteli nipuopuo. Ore enakop ang' keeta enkoteli naji ah Osirwa Gardens ashua Maroroi Gardens. Ore tenakop ang',na ninye yiok kipuo aitaa outing. Idol ajo ekiyakini enkima niij, teneku teipa. Nikipikakini ilorikan. Idolta ajo ewuei sidai oleng' niidim atotonie.

Ore naa intokiting' nadolta tene, kadolta endapash, nadolta sinanu ajo naa entoki naigero "No smoking " ,ah meyieuni osigara tene. Nadolta empisha tene natii esuntai, kadolta si nanu ormiranketi, kadolta irpiloi tene, kadolta notebook naitelekino endapash. Adolta imisai. Adolta nkariak are. Adolta iltai. Adolta na sinanu entoki naji ewufa, na kajo doi ore enaaji tenajo aing'or, na noshi aji nairragi. Neeku naa enkaji safi ena oleng' na nena tokiting' ta adolta tenarishata tenewueji.

ore naa ena nadolita tene naakadolita ajo maendeleo naeuo nkuapi ang ore toomurua ang kiata kuna maendeleo idolta ajo idolta yie ajo ore ele naa oljiko le kisasa naa idolita ajo oljiko sidai lemitumia inkuk kumok.

ore oshi paidip nanu inkiasin ainei tenkolong nabaiki nanu nalo aiperipera arashu enainyiototo nalo airemoki irkeek napik irkeek enkare ajo naa siinanu piilo aitereu nalo aing'orr nkishu narem naing'orr ntare ashu ainyototo nalo aituku ntare naituku ilasho naituku nkishu narew enkare nalo airrita napik olokeri neeku naa nena kiasin oshi nanu aas enkolong naijo ena.

ore taa tene naa kadolita enkiwancha. kadolita ilaisotuak otii atua enkiwancha, adoolta washabiki otii atua, nadoolta sii orefa etii atua lewa, kake ore entoki naiba ore naai tene tenesha nemeta ewueji nilo ashurie, neeku ina enyamali naji natii ena kiwancha, amu meeta naa enidim atushurie amu kikumok iltunganak, neeku naa ilau ajo kaji ishurie. neeku ore ake pee esha nikidim olopiro nikiar, nikidong' oleng' meeta enitabayie.

Ore naa kulo lewa na kegira aipid. Ore ake toomuruan enye, na keetae na mashindano enkipidoto. Ekisetakini kiwango nibaya teniimpid, ore ake pibaki ina kiwango nikinchori sawadi. Neeku impid ake ore peitu ibaki inewueji, nipid olikae oreake pebaiki, nishori ninye ina sawadi amu keeku na ninye ishinda. Ore iyie leitu ishinda, nikintokini ajoki pindoki atem enkae rishata taa naijo ina. Ore ake peitu inchinda inankae, neeku naa ishomo pii eitu ya ashu eitu nchinda. Ore oloishinda, nishori nafasi.

Ore ena naa eng'eno naewuo taata enkop naa ipik imali nonok olama, metaa meeta likae tung'ani olotu ajo ne nai ena kiteng' ashu ne nai ena kamia, neeku ore ena na olama oitodolu ajo enino enamali. Ore ake yia nejia, neeku iyata olama lino liger enkarna ino, niger nai inamba inonok, peitodolu naa ajo ore inatoki nigero nejia, naa enino. Mitoki likae tung'ani ajo enenye.

ore naa tene naa kitodolu ajo, ore ena kampuni naa keji enkampuni e ecitizen, idoolta naa ajo etii ninche atua ene wueji, erikoo olkitok lenye, netii ilaasak lesiai, nidol ajo ketii olama lenye, netii mpaka ilo wardrobe lenye, keeta imashini enye e ecitizen, nena naitalekino wardrobe, keeta ninche nkopiyiani, naitodolu ajo ilina ampuni. idol sii ajo keeta ninche badges ,looitodolu naa ajo irmembai leina ampuni otii ena pisha.

Ore taa tenadol ena naa kayiolou ajo eirowuaja esiai amu etooruoki naa enjaji kitok olosho le Kenya, Martha Koome, etooruoki ninye sekiriti enye. Naa ore naa peeworuni sekiriti naa keitodolu ajo keeta mbaa naagira aasa tialo ninye, naagirai aipangaki kulie tung'anak naa ina naa nalotu ndamunot ang' tenikidol etooruoki sekiriti. Eikilikuanisho ilkumok aajo kainyoo? naa enjurro sapuk naa naaji naidimi nedumakinoi eroruata atayiolo ajo kainyoo petooruoki ninye sekiriti.